Bo kamanut koroi amuun ii taretii biik olaan kamiasa biik en saisiek chotoon che kamakimanyiin ko ngo labaat koroi kimuchei kelabateen chitoo sipitalii sikobiit ketareteen chichotoon kamiani anan akoot sikomuuch kinyaan chichotoon ii en kariit yutoon olaan kilabateen kowa sipitalii konyoor takitariek chotoon chekimuchei konyaa chichitoon so kobaa kamanuut koroitaan kariit nitoon amuun taretii ele wooh missing ago taretii biik ab emeet ak biik ab kokwatiinweek che terter.

Kiit netesetaa en yuu okere biik choton chenome samakinik tieme konde meliit noton kinomen samakinik, tieme kowokta kwoo bariit oriit asikomuch icheket konam konam samakinik asikobit inyokwalda icheket anan inyokwam asikobit konyorchike kelchin bichuto amun toku kelee kiit neyoe bichuton en atkan tukul anan kiit nemuch konyorchineng'e kii bichu, ko niton ko kasitab nametab samakinik, kouwon inoker kobo komonut kabisaa boishoni en bichuton amun toku kelee toreti sobonuekwak ak konyorching'e tukuk choton chemokotin en sobetab kipkosobe.

Kit nabwate inager boisioni ko nyonjoon metit, nyanyek nyanyek chotoon chetam kyale ii en dukosiek anan ko en ndonyoisiek chaam koaldai chepyosook asikobiit koyaen biashara nyanyek chotoon chaan taam agere en dukosiek tuguul ko nyonjoon metit notoon amuun yutoon ole bunu, tuguuk chotoon chealdai bichotoon taguu kele bo kamanut kasiit ni amuun yae ole wooh en emet boe kokwatiinweek ak bororiosheek kassit ni yae mama ini Mii yutoon Yuu ko kararan missing koot ako taretii emeet.

Tuguuk che mile biik en kireyuu agere ole kalajtakei chichitoon ii , taguu kele imanguu anan yamuu segemiik ii ,ole kalaktagei ii ko kachabaak kabisa kou chitoo nemae imaan konam koyaam kumiig che kachabei segemiik ,chichitoon ko kaliach kabisa abronik ii katujgei kabisa ,koger metit ii agonam gloves , ele burtoo ko mile biik kabisaa amuun ii karataak komyei.

Olekyoito boisioni ketekyin kot koron ee tiongichuto asigopit yeimutu kopit olenyopuren. Yeityan ye kaitekyi kot ii ibemutu any anan ii ial icheget en olekialdo ana en chito noto ne aldo. Ye kaiyal imutu kopwa koiton nyogochop sigopit ibai icheget. Oleboitoi ichengchini amitwogik choton che chomei anan che amei asigopit koyechegitun araka en kasarian kitigin. Imuchi kora iipchi tuguk cheu kwamama amun tagu kole chome icheget kwamama. Bo maana mising tiongichuton amun igochin keljin chito noto ne kaboe.

Kiwalak boisietab koroi en kasarta amun kiwalak tuguk che chang en emet ak kinam keip tuguk alak che kiboisien nekata nitok. En keny ko kibo kamanut mising koroiton amun kiyoe kasit neo kingiyoisen agot korok korurtos tuguk ago kichame biikab keny anan batiemisiek choto kibokeny asigoboisien koyoisen anan kokonoren beek anan kokaititen tuguk asikitaret icheget en kasarta ne mokyinge tuguchuton. Kiwalak niton en kasarta yankitikin kingowalak tuguk koit tuguk chebo kasariton kimiten.

Ole kiyoito boishoni kokinome korong keteche kot noton nemenge tyokin chuton nii anan ingokaik chuton Nii ak yeityo imutu anch ingokenik yekoichob kot imutu ingokenik chuton nii sinyokomech kooton nii akiipchi tukuk omitwokik choton chemokin gee cheu peek kii, pandek kii ak tukuk chenyolilen ot cheu sukuma anan ko kabechenii asikoyemen ak kwome polepole en taban olono, koo en kasaryan kitikin ko moronye koyechekitun ingokaik chuton ak konam kolok inam Ialde mainik ak inyorchigee keljin. Olemoche kii komoche ole burkei ole terengee asikomobir ropta anan nii omonyor tyonkik alak che imuch koyam ingokaik chuton so mie ketekin kot anan olemenye korong sikopit kotoretok icheket sikopit komopetyo anan kiam en onsosiek olino.

Kit ne tesetai en Yuu kobaruu kole mii tiangiik che kanam mbolea chotoon ii chebo tiangiik ,che uu ngatateek ii chekanaam tiangiik taguu kole katoltoleiweek chutoon ii kobaisheen kotondoleen emeet amuun yutoon ii asi ketook kele nyorjigei tuguuk cheame en katoltoleiweek chutoon koimuuch keminseen nguni kobaruu kole itoltole mbaar katoltoleiweek chutoon kotaretii minutiik chekakiimin en mbar ak mara imuuch koruut en egosiek tutugiin.

Koroi ko teta noton ne kirgit. Teta noton ne kiboe asigopit keeny asigopit inyorchigei chito banyek, banyek choton kialdote en sokosiekab emet asigopit konyorchige biik, biikab emet banyek. Chang biik mising che chome banyek, banyekab tuga, banyekab eik cheu chuton kobo kamanut en emet amun mokyinge emet asigopit kotestai komie. Baetab tuchuton kobo kamanut en boindet noton ne boe tuga cheuchuton kora amun ii nyorchinge kelchin icheget yealda tuchuton bo. Kialdo tuchuton en beit noton nemi barak mising yekagoit kialda anan ye kagoit yoton che yoche kialda anan kialdechi sogosiek cheterter en emet.

Pitunata ketik en korenyon amun kiboishen Koraa en ortinwek che Chang, Mii bik cheboishen ko kerichek yon kaumian chito komuche kechenki tikitik ab ketiton nii ak komuch kiyoo ak ak yeityo koo koye chito kerichek chuton chekakiyo en maa, toreti chito kosob ketiton nii ako Koraa ko keboishen ketiton kemine asikopit ko kararanit emet tii koik mauwat en biut tab kapchii anan biut tab chii agetukul. Mii bik che Chang che tome ketiton nii asikeboishen en ortinwek cheterter Koraa imuch koboishen alak koik Koraa kweniki choton che ilole , cheilolen maat asikopit korur tukuk kwak yomoi koyo kii agetukul.

Bitunat koroi en olinyon ago kiboisien en ortinuek che terter. Olan kemoe ofisitab bichuton iwendi asigopit itoretoge en olindon. Kiboisien koroitob yon kisamen kasit asi kenai kele toma iyoe ki agetugul neya anan ii nemoiboiboite biik ii, biikab emet. Sokobomaana koroiton amun toreti kenai kele ngo ne kikwae makosaisiek en emet ago imuch koyanin kampunit nemoche kosirin iyai kasit anan tot komaiyanin. Kobo kamanut itinye koroiton ingogonin biichuton satifiket initon asikenai oletestoige tai ak kit neu.

Bo kamanut kiit net kei agobo kenapis ak kechoranis kora amuu biik che yae kasisiek chutoon konyoorjigei keljiin kora amuu Mii biik che machei kenapjii tuguuk che terter ko ingonetkei chitoo ole kinaptoi tuguuk komuuch kotaretiin chii chichoton machei kenapjii kiy age tugul ne machei ,ko bo kamanut en ii en kokwet ninyoon amuun taretii kei bichutoon amuun ne napishei ketaretii kikochiin rapisheek cheimuuch kotareteen kei ko niin kakinapjiin tuguuk ii komuuch kenapjii tuguuk chotoon che ka makyiin gei Kobo kamanut missing nitoon kora ko chebo choranisheet kobaa kamanuut Mii chii agenge akoot nangeen akochoranishee missing ako nyorjiin gei keljiin en biik ab emeet amuun ii biik chechaang komachei kechoraan tuguuk che terter ko ngo nyoor chichitoon nengen ko choranis kocharanjiin komyei agomuuch kojoranjigei inendet.

Olaan itindai koroitaan nii ko ole kipchaptai ichenge rotweet ii ak keista koroan wui nambo Barak nono agiyeityaa kaistee ingeet inemuu tuguuk chaang mengeech chaang muguleen chaang taguu en yono ak yeityaa itonatoon komegekituun akitilatik taar ko mengekituun missing, ko yeityaan ii imuchii ii kotindai kian kityonyeen ityoon tuguuk chutoon ii ak yeityaan ibeleen kweek indee saburuiet mara akindee mwaita ak yeityaan ii igelgel ak ibeleen ngweeg chotoon cheguget cheu sukuma anan ko chemukulook anan soik anan ko nderemek, anan ko nyanyeek anan ko ngweeg alaak tuguul chotoon kageyoo.

Achame boisioni amuun ii konyoorjigei tuguuk chechaang iikyai boisioni netai kit ne nyorjiinigei inyoruu amitwagiik cheimuchii iyaam en koot nengunget ii anan iam ak biik chebo kokwet, nebo aeng ii ko iniyaldei imuchii inyorjikei chepkondeet neimuchii itareteen gei isomesaneen lagook ii annan iyaleen tuguuk chotoon che uu ingoraik ii cheimuchii ilaach ii akitareteen gei , imuchii inyoruneen rapisheek ii ,cheimuchii kotaretiin en ortinweek che terter, bo maana boisioni amuun ii akoot nda mamii roptaa ko kiit ne yae lagoog chuu neibisi ngweeg chutoon ii kobaa kamanuut missing amuun yeruut kweek chutoon komuuch kotaret biik chechaang akoo taret kobai emet asikobiit kobiyaa biik missing.

Atindeniik che kiragas agobo taritiik chuu bo baraak ko Mii biik cheame taritiik chutoon akobaisheen konyoorjigei bendo notoon memachei borto anan ii ko nekasei chitoo takiam ,biik alaak chechaang ingonyorjjgei tuguuk che uu chuu kobaibait missing akoenyei tiangiik chutoon ii ak yeityaa Kobel ako karangaan ako ko anyinyegituun ako yaan icheeget, bo maana anan bo kamanut missing yaan kenyorjigei tiangiik che uu chutoon ii anan cham ko Missing kokonin bendo notoon neimuchii iyaam.